Chudo kokal kuom Ecitizen osemiyo wa yot kuom chulo mwandu kata tije, ma ok wadhi achiel ka achiel nyaka e bengi kata kuonde riwruok mar pesa.

Migawo mochung' ne rango weche mag kor lwasi e piny Kenya iluongo ni Kenya meteorological department. Migawo nogo okonyo jogo kaka jopur e ng'eyo kinde go mowinjo obed ni giketo cham kata gigolo cham.

Midhiero mikale kinde ka kinde seche ma itiyo gi Ecitizen gin kaka; pogruok e dhok, kata koso ng'eyo tiyo gi Ecitizen, kata midhiero mar chudo, mogik en koso kony.

Yawuoyi nigi nyinge kaka Ochuodho, Otieno, Odhiambo, Opiyo, Ondiek. Nyiri nigi nyinge kaka Atieno, Achieng', Adoyo, Awino, Adhiambo.